Mae en buya. Kuonde moko okpidhe otii kende to kosetii tinyalo pudhe oko ka in ng'at mapidho oduma, kata oganda, kata bel omiyo okidware. To ng'ama pidhe madwaro tiyo kode, tipidhe, kendo idoe tinyalo goe yath mondo mii kute maketho yiende kik kethe. To inyalo, en yath ma thiedho ich kendo maluoko remo. Jomoko muonye to jomoko to irege toloso kode moo ma ng'ato madho kata iloso kode yath mimadho maluoko ii kendo luoko remo mane dendi mondo ogol chilo maringo e dendi mokonego beni bedo e dend dhano.

Mae en chiemo ma gi dho ngere idendo ni pizza to ilose kod mogo mar ngano to ikete thowi to idwale kod pi kendo imedo mo eiye. Toidwale adwala bochiegi kae to inyalo medo gik moko kaka nyanya, inyalo keto alode ei mogono ing'ade kitungu a isechielo. Inyalo keto olembe matindo tindo eiye. Kaeto sufuria ma idwaro lose iporo mogo mar oduma eiye mondo obed matar tar mondo mogoni kik mok eiye. Bang'e to iolo mogoni ei sufuria man tiee ewi kendo to iweyo ochieg nikech niseduale miselose kod mo eiye koro iweye to ochiek. Inyalo keto ring'o eiye, kata inyalo keto gweno kata inyalo keto inyalo medo gik mang'eny kauwore gi kaka idwaro ni mondo obed mamit.

mae en chak mochuaki kod mandas matindo tindo ma dho jo swahili luongo ni mahamri to chagni en chak moa e duka ,osebiro mose yawe okete e mach bochuakre ae to oole e kikombe tokete gi mandas ma ng'ato chamo, gini itiyo go kimadho chae tichamo gi mandas ,ibokuong'o yawo otas mo umgo mandas ni tichame achiel achiel kikowe kod chae nyaka iyieng'

Jomankaegi gitimo gimiluongoni komo. Gisepuro puodho ma giloso maber koro gikomo cham, oduma kata oganda mondo omii ka koth ochue toyud ka cham nie loo. Kendo cham tii koro mosmos kagidongo e rito sach keyo. Koro mae en gima timore. Gimokuongo ma ng'ato onego obenitimo kapok opidho oduma kata cham modwapidho en puro puodho kendo loso puodho. Taneno ka jogi nosechako gi beto, negisebeto kuma negidwaro puro magi chielo bath puodho mondo jamni kik donje kae to gipuro puodho maber sani koro gikomo kata gipidho oduma kata bel. Kaka ng'ama miyono oting'o kodhi e luete obolo piny kae toumo mondomii winy kata ong'er kata gwen kik biyar bakethi. Koro opitho to oumo kosudo mbele mondomii ka koth ochue toyud ka cham nie buo loo kendo cham odong maber.

Mokwongo abiro chako gitedo kuon. Kuon abiro olo pi e sufuria aketo e wikendo kuma mach liel. To achwako pi, ma pi wal kata pi popni. Kose popni to abiro olo mogo, takao oluth kuon tarudo go mogoni arudo kamedo mogo mos mos nyaka mogo rom eiye. Taduale motegno mochiegi kaeto oloso kuon. Kose chiek tabro gole e kendo, akete san, kendo aume maber mondo kik okwe. Mara ariyo, abiro chwako nyoyo. Nyoyo abiro kawo oduma to akete kendo. Tachwake, kose chako chiek to aole oganda, tachuake kaketo pi ma ng'eny mondo omi oduma gi oganda ochieg maber kikobed nyoyo matektek ma hinyo lak ng'ato sams ochame. Kose chiek ma pi oserumo to abiro kete piny kenda abiro kawo gik ma achielogo kaka nyanya gi kitungu kod mo gi gik mamedo ndhadhue chiemo tabiro chiele. Abiro chako gi chielo kitungu, kaketo kitungu e sufuria kendo a olo mo, tachiele mobed marabuor kaeto aketo nyanya eiye. Kose chiek taketo nini, aketo kabich, kaeto aketo nyoyo. Kose chiek tatoke san taketo kuon bende e san. To aketo chai ma asechwako bende mochiek. Aolo e kikombe takao maembe to angado taketo kas abet piny achiemo.

Mae biskut molos kod mogo mar ngano, to oket thowi kendo odwale maber momed e mo e iye mondo dwale obed ma gimoro mamit, oket nyaka chumbi kod sukari omed e pi. Kora abro kao pi, akao mogo, taket e thowi matin taolo pi to dwalo mos, mos, mos, mos kaeto amedo chak e iye bende, takao sukari bende aolo e iye gi chumbi mana matin, tadwale molosre maber. Kose losore maber abiro kawo dise matindo tindo, tak aole gi mogo madwalo ni matin matin ei dis ka dis, kase timo kamano abiro nyume ei gima iluongo ni oven to aloro, taketo kit mach madwaro ni mondo obed gode iye kanyo mabiromiyo ochiegi. Kase timo mano abiro loso juice abiro kawo olemo madwaro kaka mar machunga tabiye, kok abiye tapoke maber alwok, akong' alwoke kaeta poke takete gi miluongo ni blender, tayawe kendo loso na juice maber kendo mamit. Kose losore taole glass kendo biskut na mana loso e oven cha bende kose chieck tagolo tabedo piny kama ka achamo.

Ma en waru mochiel to gimabrokuongo timo kapoka timo gimoramora en ni abrokao waru tabet piny tapokogi e yoo makare kendo e yoo maler taolo pii e besen kata e ndowo kuma aluokogie mondo gibed maler. Kaseluokogi maler tabrong'adogi matindotindo kaka nitiere e picha kaendini. Kaseng'ado gi matindo tabrochako aluopko gi e pii moro maler taketogi kamoro mondo pii mang'eny ochuer. Ka pii osechuer tabroketo moo e karaya kata e sufria achwako mooni mobed mochiek kata maliet kae takao waru manaseng'ado matindotindo ka taolo e moo kendo aweyo ma gichielre magituo ma ng'ich ng'ich margi cha orumo. Kosetuo maber manyalo chamore tabrogologi gi kijiko motuch otuch mondomii moo manie kind waru opukre piny mondo waru obed kotuo. Tabroketogi e besen moro motuo taweyo gichwero moo manose, manegibirogo kae tatoko e san kamae taketo kod kijiko taketone ng'ato ka ng'ato tomato sauce kata ka en an makoro achamogo mosmos.